Taũni ya maraba, nĩyo taũni ĩrĩa ĩrĩ mũhakain,ĩ wa Kenya ona Ũganda.

Maasai Mara National Reserve, Diani beach na Nairobi National Park nĩcio icigo irĩ ithatũ Kenya irĩa cigucagĩrĩria ageni aingĩ.

Maasai Mara national reserve, Hellsgate national park na Lake Nakuru nĩcio icigo iria iceragĩrwo mũno mwena wa Rift Valley.

Lake Nakuru National Park, Lake Naivasha, Hells Gate National park, Maasai Mara National Reserve, nĩ cio icigo imwe, iria andũ maceragĩra mwena wa Rift Valley.

Maathai, Karenjini, Gĩkũyũ, Asamburu, Apokot nĩcio ndũrĩrĩ iria cikaraga gĩcigo-inĩ kĩa Rift Valley.

Nyumĩte rũrĩrĩ-inĩ rwa Agĩkuyu, kuma mwena wa Mũrang'a.

Gĩkũyũ, gĩthũngũ, gĩthwaĩri na kĩnjerumani nĩcio thiomi iria njaragia wega.

Prince Indah nĩwe Evans Ochieng Owino nĩwe mũini ũria mũnene wa Ohangla na rwĩmbo rwake rũrĩa nyendete mũno nĩ rwĩmbo rwa mama watoto.

Mũtigairĩ Queen Jane na Joseph Kamarũ nĩo aini a ũndũire arĩa nyendete nyĩmbo ciao mũno.

Handũ ha kũmeria ndawa, mũndũ no atheshwo cindano ĩrĩa ĩngĩhũthĩka ithenya-inĩ rĩu rĩa kũmeria ndawa, cikũruta wĩra ũmwe.